Ok, inyalo chiele, inyalo kuone pii mamiye ngich kasto bende yeah

Inyalo kane kama ngata ngata ok nyal gike mar ariyo bende inyalo kete kama kama otuo maok kama ngich yani kama is, kama mormor, yeah

Ok, gini osekelo ber machalo kaka osekonyo e tingo gik moko mapek minyalo gol kamoro kitero kamachielo, mar ariyo, gini bende osekonyo e weche mag pur, ee mago.

Aya, tijni ahere nikech mokuongo osekelo na ber machalo kaka yorena mag chiemo kendo tijni bang ka assegolo gini e puodho anyalo use, anyalo use kata atere e factory to pesa ma ayudo kelona dongruok mag dala, kata pesa mayudo koa kuom uso gini osekonya ma , osekonya e yore mag somo mag nyitinda, yeah

Kibede mag mbui mangeyo en kaka facebook, whatsapp, twttwer kachiel kod instagram. To sirkal apani osetemo keto okenge mag gengo maundu manyalo wuok e tije mag e kibede mag mbui gi machalo kaka oro gik moko maricho e mbui machalo kaka mar facebook kendo sirkal osetimo ma ka osetemo, osetemo tweyo kata mako jogo ma osebedo kaoro gigo ma richo richo e mbui machal kamagi

Ok, achiel kuom ber mayudo kuom tijni en ni tijni, tich mar pith kitungu ni ,kitungu en gima inyal tii go eot e yor mar loso chiemo kiriwe kod gik moko machalo kaka nyanya. Mar ariyo tich mar gini oseidho, ber ma tijni nyalo kelo en ni inyalo kaw gigi titere chirni tidhi uso tiyudo ohala. eyo mar pesa kata inyalo tere e chirni madongo dongo to ohala miyudo mar pesa nyalo konyi, nyalo konyi e yore gi mag pith mamoko kata inyalo nyiew go kata chiaye mamoko kata inyalo chulo go kata fees mag nyithindo madhi skul

Okay, yore, yore mag kawo ting' mosewachi kod duol mar EACC en mana luwo chike maduol ni oketo. Matemo geng'o mibadhi kik ne kuonde mopogore opogore kata e sektas mopogore opogore mag sirkal. To duol ni osekonyo ahinya e keto kod mibadhi, ka , ka gikonyore gi bede gi mopogore opogore mar mako jogo morgi mibadhi kendo tengie e mopogore opogore kendo kao negi ondama mager kaluwore kod chik.

atero nyathi mogik e chenjo mar corona,e higa mar gana ariyo piero ariyo gariyo kod prariyo dwe mar auchiel, kendo kaka nobedo ne en ni, nokuongo orwakna mask an awuon awuon nyathi, kasto sandan manotigo e chanjo no no inject vaccine no iie, kasto nochuogo bade, kasto vaccine no nodonje kasto noluokna lweta, kaachiel kod nyathino kod sanitizer kasto nomiwa masks.

Piny owacho piny owachonyalo kelo kony mag mbui ka tiyo gi yore mopogore opogore machalo kaka, temo geng'o tiyo kod mbui e yo marach machalo kaka oro pichni maricho richo e mbui. Mar ariyo, puonjo oganda e gweng' ka gweng' kaka inyalo ti gi mbui e yo makare mar geng'o masira madiwuog kuom mbui.

Ok, gimatimre ka en ni jal ma oting'o simeno temo timo application mar dhi e mbalariany bang' timo klas apar kod ariyo nikech ka ing'iyo malo kacha idhineno gik machalo kaka king'iyo laptopneno kata e sime kanyo idhineno alama moro manyiso ni application mare kendo king'iyo sime kanyo tidhineno Kumondikni login tiende ni obe otemo login details ne mag kaka notimo e penj maduong' mar klas apar kod ariyo.

ok, kra osekonya e filing returns maga . marariyo kra osekonya e gweng kama antie osemiyo gweng maantie okelo nwa ber mar stima nikech kanidwar kelnwa stima e gweng kama antiere nokwaya kra pin mara manatiyo go e timo application mar bedo kod stima e gueng kuma antie.

Ok, bang' ka janyiewo no osegona simu mar bedo gi ng'eyo kata neno ka gima ohero, stok ne nitie. Bang' ka asedwoke ni gino nitie to abiro kao simba mondo agone picha kamera, atigi kamera mara agone picha mar stok mar gino. Mondo ka anyalo orone, anyalo orone godo e mbui mondo obed ga adier kod ng'eyo ni stok mar gimodwarono entiere. Yeah, mano e ka janyiewo no dhi bedo kod ng'eyo maber ni gino nitiere. Kech kaluwore gi picha kaseorone to odhi neno ni gini entiere adieri.

kembe mag omenda nyalokonyore e yore mag wilo omenda mag pinjegi e yoo machalo kamagi, ginyalo geng'o yore mag tiyo kod omenda ma bandia ma kembe mag omenda mapinjegi okopuodho, ginyalo temo gengo tiyo kod omenda mabandia mokopuodhi ka gimako jogo matiyo kod omenda gi kendo kawo negi ondamo mager. Marariyo ginyalo duoko piny rate maggi mag chiwo omenda gi.

okay, karomo gi jatich wadwa manyien kamatiye mokuongo nyakamose, kendo nyaka ang'ee matut, kama oae kit kaka yani kaka tij no osebedo kotimo ,kendo ber matijno osebedo ka kelone, yore go mosebedo kotiyo go tijno mokelo ne ber, kamano kadipo ni ber ma tijno kelone ni malo molo kaka tijno kelo na ber koro anyalo bedo kod dwaro kaka otime mondo anbe abed gi berno

Karomo gosiepna e chiro mokwongo nyaka to amose ma ang'e chalne kaka ngimane en, kasto bang' mano kasemose to wadhi donjo e mbakawa moko e kindwa giwegi for example kaka an kaka an kijana, mbaka ma kijana ma kaka wanyalo yudo pesa moro ma nyalo konyowa e rito ngimawa. Mago mbaka ma wadhigoyo sama waromo. Yeah, apani mano e kit kaka adhi wuoyo kod osiepnano, yeah.

Aya. Ka tiye e kidenje moro mopogna to dabed gi gombo penjo penjo moro mondo ler na kod jatenda. Mokwongo, nyaka abolra ma aduokra piny ma alos kode ng'iyo moro matin kapok apenjo penjo mara no. Mar ariyo, nyaka bed ni sama adhi penjo penjo nyaka ang'e nyaka ang'e kaka en, mood mare kaka chalo kech kech ng'ato samoro jatelo samoro nyalo bedo ni en e mood moro marach ma samoro katero ne penjo moro ma penjo moro ma okoyie go to samoro duoko manya yudo onkyal bedo maber. Mano momiyo kit penjo mapenjo jatelo nyaka nyaka bed ni penjo ni nyaka ng'eni en kit penjo mane to adhi penje e saa machalo nade. yeah

Mokwongo kaka anyalo rito omenda sama atiyo gi mbui, mokwongo mbui kaka wang'eyo en kaka ng'ata ang'ata nyalo access. Koro mbui mara nyaka bed ni akete ma an awuon ema anyalo access ma ng'ata ang'ata ok nyal access e. Ka akete ma obed mara an anya access e, ng'ato nyalo access kama pesana makane kata kaka atiyo kod chwalo pesa kata omuom na e yore mar mbuino yani ng'ama chielo nyalo gike ma kelna guenyruok e pesana monegobed ni konya, yeah.

Ok anyalo luongo jomanie areano mondo apenjgi mos ng'ato kod ng'ato ka bin ne gineno ng'ama ne oloko pesano kowuok kuom janyieono. Mar ariyo anyalo kawo ripodno tero e stesend obila man machiegni ka an kod janyieo nogono ka en e batha ka wadhi kode, mondo en be owuon olerane owuon kaka pesano ne okaw koa e lwete. Bang' mano to ondamo mager idhi kaw e stesend obila kanyo mar temo timo nonro matut e wi ng'ama dine tim tim makamano mar mayo janyieono pesaneno, kendo koponi odhi maber moyud ng'ano to ondamo mager kaluwre gi dwaro mar chik idhi kawne.

Kaka anyalo puonjo ng'ato timo tijni en ni wanyalo manyo kamoro ma kamoro ma okwe. Kasto akone obedo kod buk, buk moro matin kod kalam mar winjo gigo madhi wacho kantie ma wanyalo ndiko to onyalo ndiko piny. Kasto obiro obiro refer bang'e. Kendo sama apuonje gino adhi tiyone adhibedo kod gigo mitiyogo e timo tijno. Kata apimo ne katimone katiyo gi ranyisi mar kaka tijno itimo. To eka mondo ka sama oneno ka tijno samo oneno ka apuonje gino to atimo gino uyanga kamano, obiro mako piyo moloyo ka apuonje apuonja dhok gi dhok to ok oneno kaka atiom gino. Mani dhimiyo odhi mako gino eyo maber kenda ma uyanga.